Ore temurua nikimanya iyiok ore ena siai eh naifugae enkitejon nesiai ena nemesapuk oleng medupa tena murua ang amu ore inkitejon nemesesh piinepu irmaasae egira aifuga iltung'anak ake loloreren ake inepu egira aifuga inkitejon amu ore irmaasae oleng netamoo ninche irmaasae kumok enkifugata onkishu ontare neeku ina peidol ajo mifuga irmaasae inkitejon katukul neeku ore ena siai nemikiyiolo enikunari ena siai pii tenkop ang amu meesi neeku menyorr irmaasae aifuga inkitejon pii katukul neeku ore na siai enaa enidolta teneweji idol ajo inkitejon ake kuna naagira aanyu mishori endaa arashua naagira aanyu mitotiteneweji.

Ore tening'or kuna tokiting idol ajo ore kuna naa noshi tokiting naji tormaasai enyungu kuna, nidol ajo kitobiruni tenterit nemurimuri enterit nitushuli enkare, nepoi apo aitobiru enatoki naji enyungu. Ore pitobiruni, nepoi audwud tenewoji enaa enidolita, nepoi apuo audwud aitayu nkuti gumot, naa ore tenasiai na kepoito irmaasai nepuo aibelekeny enasiai, nepuo apik isaen nena kuna udot, peyie etumoki ateyierie ntokiting. Neeku ore kuna udot naa inapuo irmaasai apuo aiken tosaen, neeku nejia ikunari enasiai tenkop ang apa enkata apa neton eetae kuna tokiting naji enyungun tormaasai, neeku nejia ikoni tenibelekenyi enasiai.

Ore entoki edukuya neiu nifaa ashu nanarikino piyiolou oltung'ani tena siai naipirta eramatata olukunguni naa kenarikino ping'as ayiolou ajo kaa abila elukungu arashua kaa peku elukungu igira alo aramat eetae ilukunguni e kienyeji neetae ilukunguni neme ine kienyeji ne kenarikino oltung'ani ning'as ayiolou ajo amaa elukungu ino naa kenia abila ashu kene kenia pukunoto eetae sii ilukunguni naa inormosorr ake ninche naa ninche enarikino nilo aitodol oltung'ani neetae ilukunguni naisho naa ore ninche naa peisho ake eetae ilukunguni naa inonkiri nito kenarikino piisum oltung'ani niliki metayiolo petumoki atayiolo ajo kakwa eyieu nelo alo aifuga ashua kakwa eiu nelo alo aramat tena siai olukunguni neeku ninche imbaa ninche irrereni onarikino neyiolou oltung'ani tena siai naipirta ilukunguni ajo kaji ikunari.

Ore erishat pookin ashua enkata muj nadol ele tung'ani ashua nadol intokitin ashua indaikin nauni torkuniyia naa kintadamu erishat nalakua oleng apa euni intokiting aapik atua inkoompeni nepiki atua inkasukuni nepuoi apuo aun neeku ninye ninye adamu nanu erishata muj naba enaa enadol intokiting nauno torkuniyia naa kaitadamu inchere eh ore torishat kumok naa keuni narri intokiting tonkasukun oleng neuni torbaketi niaku ninye ina naalo ena siai aitadamu tenelo paadol kuna tokiting nauno neeku nejia ninye nanu adamu ninye atumoki ashomo atadamu tenadol enatoki.

Tening'orr ashua ore entoki niyieu nilo alo alimu entoki naipirta ena tenitigira aing'orr ene entoki naloito dukuya naidol ajo ore ena naa inkukunik kuna ashua isampulali ashua irkurt otii abori olokidong'oi ashua lotii abori ena puliya ninche kulo oponu oilepu ashua lobulu tenka terishata enchan naa kitanyamal iltung'anak oleng asasa tenilo oltung'ani miata inamuka nekipuo apuo ajing inkejek nekenarikino pemilo ake oltung'ani miata enamuke erishata nashaita amu iloanang'are ashu ilo atu, ore kuna tokitin kulo kurt neeku menarikino oltung'ani katukul piilo miata inamuka amu ilo atumore kuna ng'uesin kutitik naapuo apuo aaku keetae erishata enchan niaku kenarikino nilo oltung'ani aing'orr oleng nilo agolie koon.

Ore enasiai, ina nidolta tenewoji, naa loing'ok kulo lempeku, naa kiata oleng kiata enkarriyiano nikiata eng'eno sapuk oleng, tombaa nagira aendelea arashua tombaa naipirta eramatare onkishu, ashu eramatare oloing'ok lempeku laijo kulo, amu ore loing'ok na keeta sininche impukunoti napaasha, eetae osaiwoli, eetae isaigor, neetae iloing'ok ake lempeku, neetae iloing'ok lekawaida, neeku kenarikino oleng pilo ayiolou ajo kaa bila oloing'oni, arashu kaa pukunoto oloing'oni ena. Neeku ekia ore irmaasai kumok naa keeta eng'eno sapuk, tombaa naipirta kulo oing'ok, ashua tombaa pookin naipirta loing'ok. Neeku ina eng'eno ashua nena imbaa nayiolo nanu naipirta loing'ok.

Ore enasiai eunore ashu enasiai nauni irkeek naa kisapuk oleng tenkop ang. Keuni irkeek lonkabilaritin napaasha, euni irkeek lormatunda, neuni irkeek airembesha nkang'itie, airembesha nkompauntini orpayiani, neeku aisapuk enasiai oleng. Esiai ena nagira aendelea tolosho, nagira aendelea tepooki woji. Neeku ore enasiai eunoto orkeek ashu eunoto omaua ashua eunoto endaa, na kisapuk oleng esiai enkiremore tenkop pookin, nisulaki tanakata egira asha, neeku esiai sapuk ena oleng, esiai sidai ena nala aret iltung'anak petumoki ashom dukuya, netumoki aendelea tombaa napoito dukuya. Neeku ore enasiai eunore, nentoki emaana oleng esiai etipat, naa keret iltung'anak oleng.

Inkituunguni kuna entoki najo iltunganak kitunguu saumu. Naa ore eneikoni peetumi ashu aa peepoi atum ena kitunguu naa kepoi apuo aaun ometubulu tol'chamba, ninje irereni oopiki dukuya peetumi aanoto kitunguu naijo ena, apuo apuo aaun tol'chambai. Neeku ore ena siai naa esiai sidai oleng' esiai etipat oleng' naata faida, tenepoi apuo aaun ena kitunguu naa nakata epoi atum endaa naijo ena, netumokini ateyiorishore, aitobirishore, nemiraki iltunganak lemeeta. Neeku embae etipata ena oleng' nalo aisaidia iltunganak neret iltunganak meshomo dukuya nena unore ekitunguu. Neeku ore kitunguu eunore enye naa embae sidai oleng' embae etipat, nagira aendelea tolosho naa kifaa neyiolou oltungani kumok ajo ore kitunguu naaentoki sidai oleng' naretisho naa entoki naata iropiyiani tenelo oltungani alo amir. Neeku ore kitunguu naa entoki etipat oleng'.

Koree oshi nanu enanyorie esiai oonkurman nekitamoo iyiok enkurma ashuu aa enkurma natobiko oleng' enkampuni natoobiko toonkolong'i kumok tiatua ilarin kumok enkampuni naji soko ninye enkurma duoo nekiitobikoiyio iyook kipuo aitumia aapuo ayierishore amuu ore ina kurma naa keirushau tenkare melo enkare aya pookin neeku ore ina kurma naa enkurma sidai oleng` ina naji soko naa ninye nanu anyoor oleng' alang' enaa neeku manyorr nanu ena oleng` ina kurma naji soko iyok kinyorr oleng' nekipuo aitumia nekipuo aasishore amuu ninye enkampuni nikitayioloito oleng' nikimoku tee pooki weji mee ena tanakata natii ene neeku soko enkurma sidai oleng' napuo iltunganak apuo aitumia mee ena.

ore ena siai naa anyorr nanu ena siai oleng' napoi aun impuka nepoi aapika enkare tiatua olchampa ake teine neitumiai impiaipi neitumiai enkare tooreyiata naa enkare emashini naing`ua eneing'ua neeeku embae sidai oleng' enkiremore napiki inkariak teine neeku ore ena naa embae ee tipat oleng' eembaye ee maana enaa nagira ai endelea too losho embaye ena naa ninye enarikino neyiolou iltunganak kumok aatas emu embaye ena naa ore impuka naa entoki ee tipat napuoi apuu anya ntokiting naapuoi ainyangu too sokoni naa keisaidia sii iltunganak metimira pee etum iropiyiani neeeku ore ena naa esiai sidai oleng` esiai nanyor nanu enaa ebae nanyor ena nagira ai endelea tiatua olosho loormaasai neeku kenarikino pee epuo iltunganak aapuo ayiolou enkiremore oo ndaikin mee eramatare oonkishu ake.

Ore ena motonyi naibung'ita ele tung'ani, nemotonyi ena torronok oleng najo iltung'anak tormaasai emotonyi onkiyiaa. Na ore emotonyi onkiyiaa enenikiyiolo yiok, nekiata lomon kumok ashu ormaarenke kumok likitoning'o loipirta ena motonyi, amu keji ore ena motonyi na keeta empuruo eauluo torronok oleng, tenemumurutoo iltung'anak tenegira aruru tedukuya iltung'anak, neeku ore ena motonyi ne motonyi nemesidai duo pi katukul, amu keeku kegira ake ena motonyi abuabuaki iltung'anak, arashua teneji kebuak ena motonyi neye iltung'anak, neeku aitorrono ena motonyi oleng, meduo nai emotonyi sidai ena nidim oltung'ani atejo kisidai, neeku lelo irmarenken likitoning'o yiok loipirta ena motonyi.

Ore ormarenge sapuk ashua irorei lotii enkop loning'o loipirta ena baye naa ore ena naa inkukuni kuna irkediked kulo ninche kulo oitelekino enewueji etipikaki osimu nepuo apuo aaye naa ore ormarenge ashua embaye nayiolo nanu naitorronok enilo apikaki imut inkukunik naijio kuna osimu amu kidimai peepuo ashutaa ilo simu nibung inkulie tokitin e maana nelo ilo simu alo aaya neku ore ena naa ormarenge ashua irreteni kulo lemesidan katukul tenilo alo apikaki kuna motonyi ashua kuna kukuni kediked neeku kajo nanu kenarikino peyiolou iltung'anak oleng ataas esiai amu aitorronok ena siai oleng orkediked esiai ena nemesidai katukul.

ore erishata muj nidol ena naa ore ena naa entoki ena naji enkelesure ninye ena nidol ajo kerikirikito inkiiting` enyenak teneweji etadanyua neeku enkelesure ena nidolta tene weji naa ore erishata muj nidol ena toki nidamu ilukunguni nidamu ichogooni sapukin nidamu ilukunguni lipong`a nidamu entoki pookin naipirta emotonyi nidamu imotonyik kumok oleng` mpukunot naapasha erisha mooj nidol ena toki amu ore ena toki naa emotonyi sininye kei kawaida emotonyi ee ang` nekuu oree enkelesure naa tenkaraki duo ake nametiii niinye entim kake keish ake emotonyi pookin neeku ore nyee entoki nalotu indamunot ainei teneeku atodua nanu ena toki ninye nanu adamu oleng` aijo etiu ake enaa enkuku meeta tofauti wee enkuku neeku ninye nalotu indamunot.

Ore toonkatitin kumok ashu aatorishat pookin niyieu nilo aitobir ena siai, ildolta ajo enkuashe olkoyoyo ena neboitare enkae daa sidai oleng' etipat emaana naji ntooma ninye ena nagira aboitare naa teniyieu nintobir naa ilo ake aitdoiki atua enkare, nilo aitokitokie nitokitokunye kabisa ananau ishomo akurs nepuku kuna kinyat, nidungdunk pole pole, nidunkdunk inkutiti kutiti nilo ainkoru entoki nilo aisotie amu kegorisho naa kuna tokitin katukul, neeku lasima peetii entoki naisotieki. Neeku ninje nanu aidim atejo ninje imbaa ashuu aa nena inkoitoi naa narikino piilo oltungani asujaa aitobir ena siai oonkuashen olkoyoyo tenebo ontooma.

Ore tonkatitin kumok ashua terishat pookin naba anaa eniyieu oltung'ani nilo aitobiru ena siai naa ing'as alo ayieru ing'as alo ayieru olarampai lino aitobiraki niyieru nincho mewo nintuku ore pintuku nilo apik enkima nincho meteyierunyie anang'unye esidai nilo aing'ua enkukunyiet nipik olarambai nijau ina ilata olarambai naidol ajo ninye ena nalio tene nembaye sidai oleng ina naa kesharikino paore iltung'anak muj oota inkishu nepuo aitai enatoki pookin amu endaa sidai oleng nalo aret iltung'anak neeku nejia ikoni tenepuoi aitobiru ena siai eilata olarampai tenewueji.

Kore entoki naloito dukuya aashu nagira aasa tene wueji, nadolta ajo nkelesureni kuna lipong'a, netii sininye olee lenye ene wueji. Nadol ajo kore ele lee le kuna nkelesureni, naa keyiou ajo naa sinanu neitiamaki kuna kelesureni tene wueji. Keyieu nelo atonyie aashu nelo alo aked, pee etumoki ashomo atoiki. Neaku ninye nagira aendelea tene wueji. Adolita ake ajo etiu ake sinche anaa olchogoo, netiu enaa motonyik, netiu enaa ilukunguni eang'.Neaku idol ajo ina nagira aendelea tene wueji, ninye nagira aasa tene. Olchogoo ele loo nkelesureni, ninye ele ogira ajo sinanu pee elo aked kuna kelesureni enyanak, neaku ninye embae nagira aendelea tene. Neaku ninye aidim atolimu ajo ninye naloito dukuya tene wueji.

Ore enaikoni ashu embaye edukuya nikoni petumi ena baye naa ore naa enaa enidolta ajo ore kuna nentoki najo ilashumpa tenkutuk enye peanut naa ninye nepuoi apuo aitobiru epuoi apuo aidong'u ilchugui neidong'i inchugu kabisa katukul neeta emashini naidong'ieki nepuoi aidong pii metaa kisiapirda ashua etenanita petumokini aitobira enatoki naji peanut naaku ninye ena nagira aendelea tenewoji nejia eikoni tenepuoi apuo aitobiru epuoi apuo aitushulie eilata maalum petumoki naa atanana petumokini ashom aitobirie enatoki naji peanut.

Keeta enkolong nabo ashu erishata nabo nashomo olchamba alo aitayu kuna tokiting, naa mboosho kuna naagira ena koko akesu tolchamba naa ninche imbaak naapwo aendelea tolchamba, embae sidai oleng eneeku intaito endaa tolchamba, nilo aitai kuna greens nilo ayierr, aituku, nilo aikarankan aitusujie orgali. Neeku embae etipat ena katukul tenilo oltung'ani alo aas ashu enilo orparakwoni alo aas. Neeku kadamu pii enkolong nataasa amu melakwa oleng, alo aitayu endaa tolchamba. Neeku kadamu oleng, kadamu oleng

Ore enasiai temurua nikitii ashua temurua nikimanya enikunari enasiai, na idol ajo ore kuna na omena kulo. Epoi apuo aitayu tiatua enkare, ore pitayuni tiatua enkare nisalaashi metoosho enkolong, enenidolta neesita ele tung'ani, ore pidip enkolong ataasho metoito, nilotu apik ibeniak maalum nanapieki, petumokini ashomo atimir. Neeku nejia kinkunaa yiok enikipuo aas enasiai tenkop ang.

Ore entoki nagira aendelea tene, adolta ajo nkoko ena naibung'ita omena, aisalaash metoosho enkolong, negiligil apik ibesheni, kajo napoi apuo amirie ashua napoi apuo aitaas entoki naitaasi tinewueji apuo aishooyo, neeku ninye aidim atolimu ajo ninye nagira aiendelea tinewueji.

Ore eninko piilo aisum oltung'ani metayiolo ena siai naa iliki eniko enakiteng' ayietaa kuna tokiting piitumoki airemo olchamba. Neeku ninche imbaak ashu ninche irreteni naanarikino piipik dukuya ilo autaki oltung'ani eniko tenelo airemie kuna kishu olchamba